Mũrĩmi ũyũ-ĩ nĩaroneka nĩ mũrĩmi mũnene, nĩ mũrĩmi mũnene tondũ mũgũnda ũyũ nĩaroneka nĩ mũgũnda mũnene, na mũgũnda ũyũ ndangihota kũrĩma e wika either nĩetĩte andũ kana agetha itinga, na mbembe ĩno ĩtanakinya haha, mbembe ĩno nĩrutĩirwo wĩra mũnene mũno. Wambere mũgũnda ũkaharĩrĩrio, agacoka agathiĩ agetha mbegũ na thumu wa kũhanda. Agacoka agoka akahanda agĩteithagĩrĩrio nĩ andũ angĩ a wĩra. Mbembe ĩno yakinya haha-rĩ, nĩĩroragwo mũno, rĩngĩ nĩĩkũrĩrĩirwo nĩ ria ĩkarĩmĩrwo, kana rĩngĩ nĩĩratharĩkĩrwo nĩ mĩrimũ, kũrĩo nĩ igunyũ na tũtambi tũngĩ na mĩrimũ ĩngĩ ĩnyitaga mbembe, rĩu mũrĩmi ũyũ-ĩ nĩaroneka haha akĩmĩhe thumu na aikaikara rĩngĩ nĩeũhũra ndawa na mbembe ici nĩcio tũcoka gũka kwenderio, arĩmi aya nĩo mendagĩria makambũni maya mathondekaga mĩtu ya ngima, na indo ingĩ ngũrani. Kuoguo arĩmi aya nĩ arĩmi a bata thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, tondũ nĩo matũrĩtie bũrũri ũyũ, tondũ tũngĩgũraga mbembe na nja.

Wa mbere, tũtigagĩrĩra mbeca ici cia akũrũ, nĩ ciamakinyĩra. Mũndũ wothe ũkinyĩti mĩaka ya kũheo mbeca icio, tũtigagĩrĩra nĩ nĩ eyandĩkithia. Na tũgatigĩrĩra nĩ mbeca icio nĩ ciamakinyĩra, na mbia icio ciamakinyĩra tũgatigĩrĩra nĩ acihũthĩra wega. Rĩngĩ nĩ atarũkĩirwo nĩ gakuo, rĩngĩ ndarĩ na gacukari, rĩngĩ nĩ ekwendaga gũkĩrwo kaũndũ na ndarĩ na mbia. Mbia icio no cimũteithie kũrĩha mũndũ amũĩkĩre kaũndũ kau atarahota gwĩka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ rĩngĩ twĩ handũ mũingĩ-inĩ, na twĩna andũ aya akũrũ, na rĩngĩ itĩ citiraigana, acio nĩ tũmaheaga mũhari wa harĩa mbere, nĩo maikaraga itĩ icio cia mbere, handũ mategũtinda magĩthumbũrwo. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ nĩ, rĩngĩ me ikundi-inĩ cia atumia, na gĩkĩ gĩkundi rĩngĩ nĩ kwagĩa na ũndũ mũndũ ũmwe nĩ agĩa na gabata, na rĩngĩ nĩ marenda kũmũteithĩrĩria kũruga. Rĩngĩ nĩ ta mathiko, kana ũthoni. Ũgakora aya akũrũ rĩ, rĩngĩ aya angĩ atumia mena tũmĩaka tũnini mena ciana ĩĩ, rĩngĩ makanengera cũcũ ũyũ, amũnyitĩre mwana, nĩgetha mahote kũruta wĩra ũrĩa ũbatarainie kũrutwo.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩaronania ndarĩ na itherũ, nĩaronania arutaga wĩra wake atarĩ na itherũ, nĩaronania ũrĩa ahete wĩra ũyũ wake gĩtĩo, mũrĩmi ũyũ ndarĩ na itherũ. Mũrĩmi ũyũ nĩaronekana ti kĩgũta tondũ ndĩrona ihinda rĩrĩ nĩ hingo ya riũa, tondũ nĩndĩrona haha mwena-inĩ nĩ ta kwĩna rũkũngũ, nĩkũroneka gũtiĩrĩga kura, no we ona gũtekura, we ndarĩ na thĩna, tondũ nĩendete ũrĩmi-rĩ abangĩte ũrĩa maĩ marĩkinyagĩrĩra mĩmera yake. Na nĩwona mĩmera yake ũrĩa ĩna riri, ĩna riri mwega mũno, ona athiĩ thoko ndĩngĩikara mũno, ndangĩtinda atĩ akĩanĩrĩra kũu, ndangĩtinda agĩthaithana, gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩyendetie, gĩkĩ kĩyendetie kĩrĩ o mũgũnda, tondũ hingo ya riũa kuona mboga ta ĩno nĩ hinya mũno. Ũyũ mũrĩmi ndarĩ na itherũ, ũyũ mũrĩmi ararĩma na riũa agaitĩrĩria mboga ciake maĩ, rĩu mboga ciake ciĩna riri ona athiĩ thoko cigũthiĩ citharanwo, ndegũtinda hau, na ekwendia mbeca iria ekwenda, thogora ũrĩa ekũruta ũcio nĩguo ekwendia, na ekũinũka e mũkenu mũno, ngoro yake ĩihũirwo nĩ thayũ, mũrĩmi ũyũ ndarĩ na itherũ.

Bengi ĩno ya Equity-rĩ nĩ bengi njega mũno, nĩ bengi ya mũrĩmi mũnini, na nĩĩteithĩtie nginya ona arĩmi nĩĩmaheaga ngombo, na oho nĩĩteithĩrĩire ciana ici cihĩtũkaga, rĩngĩ mwana nĩahĩtũka kĩrathi gĩa kanana, na aciari ake matirĩ na ũhoti na rĩngĩ nĩ mwana wa ndigwa, bengi ĩno ya Equity nĩĩrũgamagĩrĩra mwana ũcio, ĩkamũrũmĩrĩra kuma kĩrathi gĩa form u wanu nginya akarĩkia. Arĩkia kĩrathi kĩu gĩa kana okorwo nĩahĩtuka, matimũtigaga ũguo, matigagĩrĩra nĩmamũrĩhĩra agathoma nginya yunibacĩtĩ na arĩkia gũthoma kinya yunibacĩtĩ, no ĩmũhe wĩra kana mũrutwo ũyũ okorwo nĩekwenda kũruta wĩra kũndũ kũngĩ-rĩ, ndĩkoragwo na thĩna. Na, mbeca icio yathomithia ciana icio nacio ndĩcokagia. Oho, nĩĩteithagĩrĩria andũ aya ethĩ, rĩngĩ mũndũ nĩarenda kũiga gabiacara na ndarĩ na mbeca, ĩkamahe tũbeca tũnini, mũndũ atua gũcokia-rĩ ndegũcokia na mbeca nyingĩ, agacokia na tũbeca tũnini na agatuĩka wa gũteithĩka.

Nyendete kũrĩha na thimũ nĩ ũndũ wa rĩrĩ, wa mbere rĩngĩ ndĩ ngari-inĩ na rĩngĩ ndĩna mbeca nene, ikanga ndarĩnengera rĩnjĩre njeterere cĩnji. Ndaikaikara ndamũĩtia, nyingĩ akanjĩra, ndarĩ na cĩnji. Twathiĩ ngĩtua rĩngĩ kuuma ĩĩ, rĩngĩ agetua nĩ gũthi athi gwetha cĩnji, kana rĩngĩ akeriganĩria nayo okorwo ngũcukagĩra njĩra-inĩ. Nĩkĩo nyendaga kũrĩha na thimũ, nĩ ũndũ wa tũmaũndũ ta tũu, na ndiendete gũtinda ngĩthumbũrana nao. Rĩngĩ nĩ megũkwarĩria ũũru, na rĩngĩ na nĩ haki yaku ya gwĩtia cĩnji yaku. Ũkona ikanga nĩ rĩrakwarĩria ũũru, hĩndĩ ĩyo nĩ mbere ya andũ, na rĩngĩ nduma na ũũru, no gwĩtia ũgwĩtagia agakwarĩria ũũru. Rĩngĩ rĩ, nĩ ngĩgũra indo. Rĩngĩ ta ndĩ thoko, kana nduka-inĩ, na rĩngĩ ndĩna mbeca nyingĩ, na ndirenda cioneke. Rĩu nyendaga gwĩkĩra thimũ-inĩ, ngahũthĩra thimũ kũrĩha nacio, tondũ no ũthiĩ mũndũ angĩkuona ũkĩruta mbeca nyingĩ kĩmondo-inĩ gĩaku rĩ, no akuohie nahau, na agũtihie. Na rĩngĩ ona citiuma mbeca nyingĩ. Rĩngĩ ciuma bunjĩku, ona tarĩ mbeca nyingĩ. Rĩngĩ agagĩgũtheca kana agagĩkũgonya ngingo, rĩu kaba.

Haha hena mũrĩmi. Mũrĩmi ũyũ ĩĩ, ararĩma na maĩ. Na nĩ mũrĩmi wa waru, na nĩ kũroneka nĩ ihinda rĩa rĩua. Ona kũrĩ ihinda-inĩ rĩa riũa na gũtirĩ na mbura rĩ, mũrĩmi ũyũ ndaikarĩte nyũmba, mũrĩmi ũyũ ndarekereirie mũgũnda wake atĩ tondũ kwĩna riũa. We abangĩte ũrĩa maĩ megũkinya mũgũnda, akahanda tũwaru twake na agatigĩrĩra waru icio, nĩ cianyua maĩ ma kũigana. Na nĩ aramenya ti arĩmi aingĩ mangĩhota kũrĩma na maĩ, no nginya meterere kuure tondũ gwĩkĩra maĩ ũũ, ti kaũndũ kahũthũ. Rĩu mũrĩmi ũyũ nĩ aramenya ũrĩa areka, nĩ mũrĩmi ũtarĩ kĩgũta kũguo ndareterera atĩ mbura yure, ena ũndũ ũngĩ angĩka nĩkĩo ekĩrĩte kanyamũ gaka ka maĩ, rĩu araitĩrĩria waru ciake maĩ. Na ici waru to nĩ cigũkũra to citikaraga mũno. Acitwara thoko, mbeca ĩrĩa ekwenda nĩwe ũkagweta thogora wake, kana akenderie mũgũnda na nĩwe ũkagweta thogora wake, to nĩ aramenya waru ti nyingĩ, tondũ gũtirĩ na mbura. Tondũ waru no nginya ĩitĩrĩrio maĩ maingĩ nĩgetha yume ĩĩ nene ĩhote kwendeka.

Ĩno nĩ ngũkũ, na ngũkũ ĩno nĩĩroneka nĩ ici cia kũhingĩrwo. No ĩkorwo nĩ ya nyama, kana ya matumbĩ. Ngũkũ ĩno nĩĩroneka nĩ ndwaru, na ngũkũ ĩno ĩngĩaga kũrigitwo ĩhĩtie ĩkuĩre kwĩ ngũkũ iria ingĩ, ciũke ciambĩrĩrie kũmĩkanyakanya onacio no gũkua cingĩkua. Rĩu kuoguo mũrĩmi abatiĩ gũikara e maitho, abatiĩ ona ngũkũ ta ĩno, amĩeherie na arore ngũkũ icio ingĩ kana nĩ ndwaru, tondũ ĩngĩhĩtia ĩkuĩre kũu, ĩkanyakanyĩrwo kũu icio ingĩ nacio no gũkua cingĩkua, mũrĩmi athiĩ hathara, athiĩ hathara ya ngũkũ, ya irio na ya mahinda make. Acoke rĩu na ngũkũ ici ndangĩciendia atĩ cirĩo ciĩ nyama, nĩgũcithika angĩcithika kana acirugĩre ngui. Arĩkia gũcieheria-rĩ, angĩrehe ngũkũ ingĩ-rĩ, atathambĩtie kiugũ kĩu-rĩ, hathara ndĩngĩmũtiga. Ngũkũ icio no gũkua cingĩkua, tondũ ndanathambia kiugũ kĩu, ndanakĩhata na ndanakĩhũra ndawa. Na, rĩngĩ ndanakĩhe ndanahe kiugũ kĩu kahinda kĩambe kĩhihahihie na ndawa ĩyo nĩgetha ĩingĩre.

Kĩhĩ gĩkĩ kĩaruarĩ, kĩaima ũhĩinĩrĩ, gĩatũĩka mwanakerĩ nĩ gĩtaragwo, gĩgatarwo nĩ ũrĩa ũragĩtiraga, kana gĩgetherwo andũ anene, gĩgatarwo, gĩkerwo atĩrĩ, mandũ marĩa ũrekaga wĩkĩhĩ, ndũbatiĩ gwĩka thaa ici wĩ mwanake, rĩngĩ nĩ ũrahabaga mĩtĩ, rĩngĩ nĩ ũrarĩ na icera rĩtarĩ rĩega, rĩngĩ hena tũmĩario ũraragia twĩna ũhĩ, rĩu thaa ici to nĩ watwĩka mwanake, ũkarora mĩario, arĩkia gũtarwo ũguoĩ, kĩ, mwanake ũyũ agimaraga, hakiri, mwĩcirĩrie, na mwĩrĩ, rĩu maũndũ marĩa arekaga ekĩhĩ, ndangĩmĩka e mwanake, ũgakora mwanake ũyũ, nĩ atwĩka mũndũ mwega, nĩ atwĩ, nĩ agĩa na itĩyo, rĩngĩ agatiga gũcera ũrĩa araceraga, rĩngĩ agatiga gũthiĩ gũikarĩrĩra mami wao hau riko-inĩ, to nĩagĩire na kanyũmba gake, rĩngĩ akaigwa rĩu nĩ agimara, no ahote rĩu gũcogotha airĩtu, to rĩu nĩ agĩtuĩka mũthuri, na kwĩangĩ marĩkia kũrua mahikanagia, ona matikaraga mũno makahikania , na kũrua gũkũ no kũrigagĩrĩria maũndũ maingĩ, ta mĩrimũ na mogwati maingĩ.

Rĩngĩ wĩ mũbiacara, na rĩngĩ nĩ ũgĩraga indo kũraya. Na hĩndĩ ĩno rĩrĩ wagĩra rĩ, wakora thogora ũrĩa wagũrĩte naguo hingo ĩyo ĩngĩ rĩ, tiguo wa ũmũthĩ, nĩ muongerereku. Tondũ thikũ ici, ũrĩa ũragũra kĩndũ ũmũthĩ, tiguo ũragĩkora rũciũ. Na tondũ ndũngĩenda gũthiĩ hathara atĩ ya kũgũra tũindo tũnini, kana gũcoka nĩgetha ũgacokera hingo ĩyo ĩngĩ rĩ, ũgetha mũrata, kana mwendwa waku, ũkamũhũrĩra thimũ, ũgakĩmũtarĩria ũrĩa kũrathiĩ, agagĩgũtũmĩra mbeca. Na ekũhũthĩra thimũ ici cia moko. Ũhũthĩri ũyũ wa thimũ cia moko, nĩ ũrateithia mũno. Kana rĩngĩ nĩ ũrenda kũgũra kĩndũ, na ndũrenda gũtinda ũgĩthiĩ kũu kĩrĩ, ũkahũrĩra andũ acio marendia kĩndũ kĩu, magakũtũmĩra. Mũkwarĩria tu o thimũ-inĩ na ũrĩhĩre oro thimũ-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, rĩngĩ nĩ mwana, ee cukuru, na rĩngĩ, ndũrĩ, ee cukuru kũraihu, na ndũrĩ hakuhĩ, rĩu mwarimũ ĩĩ, ekũhũthĩra o thimũ, akũhũrĩre. Rĩngĩ nĩ mathiĩ thibitarĩ, na gwatuĩka kwĩna ndawa, ekũgũra, na ndũrĩ hakuhĩ, thimũ ĩyo no yo ũkũhũthĩra, ũgatũma mbeca na mwana agathondekwo na agacoka.

Mombasa, nĩkuo iria rĩu rĩa India nĩ rĩnene mũno. Ona ũrũgamĩte handũ, ndũngĩmenya mũico wa rĩo. No ũthiĩ ũthiĩ biũ hakuhĩ ũrĩre kuo. Kũu nĩkuo mũndũ angĩthiĩ na gatarũ gake, akenerere kũu. Na wathiĩ, ndũgũcoka mũthenya ũcio, nĩ tondũ rĩ kwĩna mahoteri, mahoteri manene mũno. Na mahoteri macio makĩtwo hakuhĩ na iria rĩu. Na na o hoteri o hoteri he ũndũ ũrĩa ĩrĩhagia. Wenda hoteri nene, nĩkuo ũgũthiĩ. Wenda ĩno ya mbeca nini, ũthiĩ kuo. Kana mũgagĩthondeka kahama, no mũgakĩraraga hau, mwarĩkia gũkenerera kũu na gatarũ gaku rĩ, ti gũgĩcoka harĩa kahema-inĩ. Wahota gũkombora mũkawa mũnene rĩ, tikuo mũrĩkĩgagũraga. Mũgakĩrĩa irio cia mũthenya. Na irio cia hwainĩ, na mũgakoma kũu. Na kũu mũndũ egũikara ihinda rĩrĩa rĩothe ekwenda, kũringana na mũhuko wake. Na gatarũ gaka rĩ, kũu iria-inĩ rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩkũria, gũtirĩ mũndũ ũngĩkũrĩhia kũingĩra kũu. Nanga aya makoragwo na mahoteri ma mũndũ kĩũmbe mau manene ma nakũu kũngĩ acio nĩo mangĩkũrĩhia to ningĩ nĩ mendete mbeca mũno.

Gũkũ kũroneka nĩ mĩena ĩrĩa kuraga rĩmwe mwaka, kũroneka gũkũ gũtiĩrĩgĩte mbura, nĩ kũmĩte mũno, na aikari a gũkũ, thirikari nĩ ĩkwenda ĩkameciragia, ĩmĩrorage wega ĩkamatwaragĩra maĩ, tondũ andũ aya nĩ monekaga, nĩ manyarirĩkĩte mũno, na rĩngĩ no ũkore rĩngĩ, mĩmera ĩno ndĩnahota gũkũra, nĩ ĩroneka nĩ kũma yũmĩte, na mĩena ĩngĩ no ũkore rĩngĩ, nĩ kũgetha magethire mbembe, gũgĩcoka gũkĩara, rĩu metereire mbura yakuhĩrĩria nĩguo mekũharĩrĩria mĩgũnda, marĩme, nĩguo mahande, na mĩena ĩno kwaraga, ĩyo nĩyo ĩteithagirĩria bũrũri, tondũ kũu nĩkuo mbembe ciumaga, na mboco, mbembe icio makenderia ici iganda cia gũthondeka mĩtu, mĩtu ya ngima, mĩtu ĩyo nĩyo icokaga magoka magatwenderia, kwoguo andũ aya, andũ aya nĩ andũ a bata bũrũri-inĩ, bũrũri nĩ ĩkwenda ĩmecirie meciria mathayu, ĩmatwaragĩre mbembe, na ĩmatwaragĩre maĩ, ne na maheyagwo thumu, na matikarĩhagio makaheyagwo ũguo tũhũ.

Ũyũ nĩ mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ nĩ wa ngũkũ, na nĩaronania wĩra ũyũ aũrutaga na ngoro ĩmwe. Wĩra ũyũ wake nĩwe wĩrutagĩra, nĩkũronania ndateithagĩrĩrio nĩ mũndũ, na kũroneka atindaga kũu akĩrora ngũkũ ici. Ngũkũ ici nĩcironeka ona ti ndwaru, ngũkũ ici ciĩna riri. Ngũkũ ici nĩacimenyagĩrĩra, atigagĩrĩra harĩa cia koma nĩ hatheru na citiratindĩkana. Nĩkũronania kĩaga gĩkĩ kĩa ngũkũ nĩ kĩaga kĩnene mũno. Ngũkũ ici nĩcironania citihihinyanaga, o ngũkũ nĩkoragwo na handũ hayo na hatigagĩra handũ hau nĩ hatheru. Ngũkũ ici nĩ theru mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ, atigagĩrĩra ngũkũ ici kĩrĩa cirarĩa nĩcirahũna, cikahũna biũ na cikanyotoka maĩ, tondũ ngũkĩ ĩngĩhitia yage irio na yage maĩ nĩĩcokaga na thutha. Mũrĩmi ũyũ nĩaronania ena thoko njega, rĩngĩ kũrĩa endagia andũ acio matimũtwaraga ũru, nĩmamũrĩhaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na matimũtunyaga mbia, tondũ ngũkũ ĩno nĩyakwendeka, ona ũkĩmĩrora ũũ, ngũkũ ĩno nĩ thaka na nĩ theru gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩtigithia na nĩroneka nĩ ngũkũ ya kũhingĩrwo.

Haha ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi. Mũrĩmi ũyũ nĩ wa macogoo. Mũrĩmi ũyũ arĩmaga macogoo, arĩithagia macogoo. Ũcio nĩguo wĩra wake, na nĩ aroneka nĩ mũndũ wĩna kĩo mũno, na mũndũ wendete wĩra wake. Mũndũ ta ũyũ ndakoragwo na itherũ na wĩra wake. To ndĩrona gĩcogoo gĩkĩ nĩ nĩ ta gĩthambagio, nĩ gĩtheru mũno. Na nĩ cironania citirũmanaga ũrĩa cirũmanaga. Nĩ icogoo ciĩna riri. Nĩ icogoo nĩ icogoo hũnu, na cinyuaga maĩ ma kũigana. Na nyama ya icogoo ici ndũngĩtigithia. Na gũtirĩ nyama ĩĩ goro mũno ta nyama ĩno ya kĩenyenji, tondũ nĩ ikoragwo na ũtiganu mũno na nyama irĩa ingĩ, nĩ irĩ ũtiganu na nyama ici ingĩ cia ngũkũ ici ingĩ cia nyama. Ikoragwo na ũtiganu. Na ĩĩ gathubu kamata, na nĩ ngũkũ ĩĩ cama mũno. Mũrĩmi ũyũ, ngwĩciria nĩ endete kũrĩma ngũkũ, nĩ endete kũrĩma macogoo matheri nĩgetha ahote nĩ egũcoka kwenderia andũ aya makoragwo na mĩera. Ũrakora mũndũ, ena mĩera, no ndarĩ na gĩcogoo, rĩu agoka kwĩ mũrĩmi ta ũyũ, makaria, agenderio gĩcogoo akerwo acagũre kĩrĩa ekwenda akaingĩra kĩaga, akoya.

Wa mbere, nĩ ambaga gũthikĩrĩria rũgano rwa mũrwaru, akamenya mũrwaru ũyũ ũrĩa atariĩ, okorwo ena bairo, akareherwo bairo agathoma ũrĩa mũrwaru ũyũ akoretwo agĩthondekwo, rĩngĩ harĩ ndawa arahũthagĩra, rĩngĩ nĩ arathĩnjĩtwo na rĩngĩ harĩ tũmahĩtia twonekire, tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ atũmagwo mbica, mbica ĩkauma ũru kana ũrĩa ũramũthomera rĩ, agathoma ũru. Koguo mũndũ ũyũ nĩ amũteithagĩrĩria. O korwo nĩ abatiĩ gũthiĩ thibitarĩ nene rĩ, ũyũ nĩwe ũmũteithagĩrĩria, akandĩkĩrwo marũa, nĩgetha ahote gũthiĩ thibitarĩ ĩyo nene. Na angĩkorwo mũrwaru ũyũ thibitarĩ ĩyo rĩngĩ athiĩ nene ndowĩ ũhoro wayo-rĩ, ũyũ nowe ũcokaga kũmũtarĩria, rĩngĩ akamwĩra kwĩ na ndagĩtarĩ wĩtagwo ũna, ũthiĩ kũrĩ we, ũmuonie marũa maya, ũmwĩre nĩniĩ ndakũnengera. Rĩu ndagĩtarĩ ũcio ona marũa macio rĩ, akamenya ũrĩa wothe kũrathiĩ na mbere no ũyũ wamũteithĩrĩriaa rĩ, nĩ acokaga agabuatĩrĩra, akamenya kana mũrwaru ũyũ rĩ, nĩ ateithĩkire kana ndateithĩkire. Na kũrĩ arwaru mateithĩkaga na maticokaga kũririkana ũrĩa wamateithirie. Harĩ bata mũno kũririkana.

Kauntĩ yakwa-rĩ, ĩ heho mũno. Rĩu ndingĩenda gũcerera mĩeri-inĩ ĩyo ya heho, tondũ ndoka no nginya ndware, no nginya hingane gĩthũri, ndware homa, gũkorora, ngaremwo nĩ kũruta wĩra, ngaganda mwĩrĩ woothe na ndingĩcera hĩndĩ ĩrĩa kũraura, tondũ barabara cia gũkũ gwitũ ngabana witũ nĩatũtiganĩirie, ti thondeke, kũngĩhĩtia kure ngari citiambataga, ngari citithiaga, ngari nĩkũhurũka cihurũkaga. Niĩ mweri ũrĩa ingĩona nĩ mwega wa wa gũcerera kauntĩ yakwa nĩ mweri wa mwambĩrĩrio wa Januari. Ũcio nĩguo ingĩwenda gũka gũcera na haĩndĩ ĩyo gũtikoragwo na wĩingĩ wa andũ, rĩu nĩũkũhota gũceracera ona ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ, tondũ ũngĩhota ũke mĩeri ĩno ĩngĩ ũkũhũthĩra mbeca nyigĩ, ũgĩcoka gũcokereria kũrĩa wĩikaraga-rĩ, ũrakora ndũrĩ onakĩ. Rĩu niĩ nyendaga gũcera mweri-inĩ ũcio wa Januari, ndikũhũthĩra mbeca nyingĩ, gũtigũkorwo na thĩna wa mbura, gũtigũkorwo na mbura, gũtigũkorwo na heho, gũgũkorwo na rĩera rĩega na riũa, riũa rĩa gũkũ rĩtihiũhaga mũno, riũa rĩa gũkũ rĩkoragwo rĩ rĩega, kwaca rĩa rũciinĩ, nĩwote wega warĩkia maũndũ maku.

Nĩ gũkoretwo gũkiura mũno. Kũraura kũratinda mbura, ona gũtuĩka rĩu ĩĩ bũrũri-inĩ wothe, nĩ kũraura mũno, na kwĩ mĩmera ĩtendete mbura nyingĩ, yendaga rĩngĩ ĩgakĩarĩrwo nĩ riũa. Rĩu indo ta mĩthemba ya nyeni he mĩthemba ya nyeni ĩtendaga mbura nyingĩ, na ndĩendaga riũa inene. Yendaga ĩkaurĩrwo gũkara. Ndĩendaga riũa inene, na ndĩendaga mbura nyingĩ. Rĩu nĩ gũkoretwo na thĩna wa wa thũkũma. Ũndũ ũcio ũngĩ, ng'ombe nĩ cinyihĩtie iriia, nĩ ũndũ wa ũhehu. Ũrakora ng'ombe nĩ nĩ ta ciraigua heho. Nĩ ũĩ nyeki hehu, na maĩ citinyuaga mũno kwĩna heho. Kũguo iriia nĩ rĩnyihĩte. Na nĩ rĩthũkĩtie bara rĩera rĩrĩ. Tondũ kwĩ gabura kanini kauraga, kanini kabura kau nĩ nĩ gacagacagia bara mũno, ũgakora ona nduthi citirathiĩ. Rĩu rĩngĩ nĩ ũrenda kuumĩrĩrio kamũrigo gaku, rĩu nĩ karemekaga kuumĩra. Rĩu ũkona rĩu no gaikarire na ũmenye kwaura, mũrigo ũcio waurĩrwo, indo icio no gũthũka cithũkaga. Citingĩthi kwendio rĩngĩ. Cigĩkinya thoko, citingĩendeka.

Nĩ Busia, ona magĩthiĩ ũganda rĩ mahũthagira mĩrongo ĩtano ona rĩngĩ amwe ni mathiaga na magũrũ. Na ndũngĩmamenya tondũ maragia lugha ĩmwe, ndũngĩmenya mũndũ wa ũganda na Busia tondũ maragia lugha ĩmwe. Ona angĩ makoragwo mahanaine.

Hingũraga mĩrango na ndirica, na na ngatigĩrĩra kwĩna tũmaĩ tũhehu. Na ngatigĩrĩra ciana ciakwa citinekĩra nguo nditũ, ngatigĩrĩra o mũndũ o mũndũ ena gakuo kahũthũ.

Wa mbere nĩ njukũ. No mwarie na mũndũ ũndũ, no mũndũ ũyũ agĩcoka gũkinyia ndeto ici rĩ, aracikinyia ũrĩa ũtarĩ. Agaciongerera cumbĩ. Kana rĩngĩ akarutaruta. Na mũndũ ũyũ ũrakinyia ũhũro rĩ, we ndaugaga irĩa augire, augire irĩa ciĩranirwo, na akongerera ingĩ, matũhũhũ make matarĩ na njĩra, na akamenereria mũndũ ũyũ. Na mũndũ ũyũ akinyĩria rĩ, arĩa ndeto rĩ, ũyũ ũrakinyia agakinyĩrĩa ũrĩa ũngĩ.

Njĩra ya mbere rĩ, nĩ kũhũrĩra, kũhũranĩra thimũ, andũ no mahũthĩre njĩra ĩyo, nĩ getha mahote kwaria na gũbanga kũrĩa megũcamania. Njĩra ĩyo ĩngĩ, no mahũthĩre cibũ, cibũ amenyithie andũ amwe na amwe nao acio angĩ rĩ mamemnyithanie. ĩyo ĩngĩ rĩ no maandĩke kĩmethia, kũmeyithia kĩu, either gĩbandĩkwo handũ mũtĩ-inĩ barabara-inĩ, kana thingo-inĩ cia nduka kana kĩmenyithia kĩu gĩtwarwo kanitha-inĩ andũ matarĩrio merwo rĩngĩ kwĩna mũcemanio mũthenya mũna.

Ũyũ nĩ mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ ndarĩmaga na riũa. Ahumbĩrĩte mĩmera yake, tondũ mĩmera ĩyo yake nĩ ĩkĩrĩtwo ndawa, ndĩbataraga riũa na nĩ ĩkũraga na ihenya mũno na aitagĩrĩrĩa maaĩ, maaĩ maumaga na thĩ kũrĩ tũmĩbaibũ tũgereire nakũu rungu. Acitagĩrĩria maaĩ rũci-inĩ na hwaĩ-inĩ, na mĩmera ĩno nĩ ĩkoragwo ĩrĩ mĩthaka mũno, tondũ ndĩkinyagĩrwo nĩ mĩrimũ, na tũtambi na ndĩhĩaga nĩ mbaa, ndĩhĩaga nĩ riũa, ĩikaraga handũ hega, tondũ nĩ ĩgitĩrĩtũo na cikahumbĩrwo na cikaraga ikĩnyuaga maaĩ o hĩndĩ o hĩndĩ.

Niĩ nĩ nyendete gũthiĩ thabarĩ ya kũraihu. Nĩ nyendete gũthiĩ makauntĩ ngũrani ngũrani. Na thiaga ngaikara kahinda karaya, nĩgetha njigue ndaiganĩra, na ndanyotoka nĩ iceera rĩu. Nĩ ngenega ndathi gũcerera andũ arĩa maikaraga kũraya naniĩ, tondũ mũthenya ũcio, tũtingĩkoma, tũtindaga tũkĩaria. Ona tũtininaga ndeto. Ona no tũnine thikũ ta ithatũ ũguo tũkĩaragia. Arabu no ngenagĩra tondũ nĩ hotaga rĩngĩ gũthoma maũndũ, rĩngĩ megiĩ ũrĩmi, rĩngĩ no nyende kũmenya ũrĩa marĩmaga indo ciao, ndawa irĩa mahũthagĩra, na nĩ mbegũ irĩkũ mahũthagĩra ona yo.

Wa mbere, nyambe njige thiri, tondũ andũ nĩ makoragwo na tũkundi na o gakundi o gakundi nĩ harĩ mũndũ ũkinyagia ũhoro. Na egũkinyia ũrĩa hatarĩ, rĩu mũndũ ũcio ngũmuoya kando ndĩmũĩre atĩrĩrĩ, ndeto iria twacira haha ndigaciigue, na citigakinyĩre gĩkundi kĩrĩa, na kĩo gĩkundi kĩrĩa kĩngĩ nguoya mũndũ ũcio ũkinyagia ndeto ndĩmũtarĩrie o ũguo, ndĩmwĩre amenye kũiga thiiri na aige kanua ithĩgĩ na atige njukũ nyingĩ.

Nyendeire ngari cia mũingĩ nĩ ũndũ wa ũyũ, wa mbere ũkuona ndũrarĩha mbeca nyingĩ, ũrarĩha ta gĩbaũ, mĩrongo itatũ, mĩrongo ĩtano. Na mũrakuo mũrĩ andũ aingĩ kũoguo no hinya mũno wũigue nĩ woragĩrwo ngari-inĩ kana kũiywo kana kũnyitwo mĩgwate. Ngari ici ingĩ cia taxi ndiendaga ũhoro wacio, tondũ nĩ ũkũiywo, nĩ ũkũnyitwo mĩgwate na nĩ ũgũteo njĩra, ona rĩngĩ ũragwo. No ũcemanie na andũ matarĩ ega na no ũgerwo ngero, tondũ wĩ wika ndũrĩ na mũndũ ũngĩ, mũrĩ na ũrĩa tu ũratwara ngari mwene ngari.

Harĩa nyumaga nĩ haraihu, nĩ handũ thĩiniĩ. Ũguo nĩ bataraga nduthi, nduthi ĩkamba ĩkanjoya, ĩkandwara citĩnji. Yanginyia citĩnji, ngoya ngari ya gũthiĩ taũni irĩa citarũgamaga, irĩa cithiaga cithiĩte taũni. Irĩa citathiaga cikĩoyaga andũ kana kũrĩhia. Irĩa cikuaga andũ a taũni atheri. Ndaremwo nĩ ũguo rĩ, ndaigua ta ndĩ mũnogu rĩ, nĩ njĩtagia ga taxi, gakandwara nginya taũni, to rĩngĩ rĩ, ndĩna tũmĩrigo, na rĩngĩ ndĩna ihenya, kana rĩngĩ ndiraigua mwĩrĩ wega, ngoya ga taxi.

Ya mbere nĩ Nairobi, tondũ Nairobi kwĩ mbiacara nyingĩ, na Nairobi nĩyo taũni nene thĩniĩ wa Kenya na nĩyo thaka na nĩ kuo mũndũ aumĩte kũraya nĩkuo ambagĩra gũkinya to nĩkuo ekumĩra ndege-inĩ, nĩkuo kwĩ iharo nyingĩ cia ndege. ĩyo ĩngĩ nayo nĩ Maasai Mara, Maasai Mara nakuo agendi makwendeire gũka kwĩrore nyamũ cia mũtitũ. Kenya nĩ kũrĩ nyamũ cia mũtitũ ta njogu, mĩrũthi, rĩu nĩkuo mokaga kwĩrorera makĩhũthagĩra ihinda rĩao wega kũu. Kũrĩa kũngĩ nĩ Mombatha. Mombatha nakuo makwendeire nĩ tondũ kwĩna iria inene, na bũrũri na hoteri ĩrĩa mũgendi ũyũ oka gũkombora rĩ, ĩ hakuhĩ na iria rĩu, rĩu nĩ athiaga kwĩrorera iria rĩu akĩroragĩra andũ ũrĩa marethambĩra, akĩroragĩra ũrĩa thamaki rĩngĩ citegagwo, akĩenda gũkuo nĩ gatarũ, enda gũkuo nĩ meri, no athire Mombatha.

Rĩngĩ ndigiri ĩno rĩ, ũrĩa ũmĩroraga rĩ, ndaamĩroraga wega. Nĩ amiumaga gĩa kũrĩa, na akamĩhũra. Agacoka akamĩrutithia wĩra mũritũ. Rĩu ndigiri ĩno yeterwo wĩra rĩ, ĩkaremwo, na tiyo ĩrarĩhwo, mwene nĩwe ũrarĩhwo. Rĩu nĩkĩo kwagarũrĩirwo, andũ makĩoya mũgogoteni, tondũ mũgogoteni ũyũ, nĩ ũgũthi ũrũgame handũ naguo na wendie waru ciaku. Kana, rĩngĩ nĩ mũndũ ũrenda kumĩrĩrio kĩndũ, na tondũ mũndũ ũyũ nĩ arenda ũyũ wĩna mwene mũgogoteni nĩ arenda mbia ĩĩ, we nĩ ekũhũthĩra hinya wake gũtindĩka mũgogoteni ũcio. Ũcio ũngĩ mũgogoteni ndũnogaga, mũgogoteni no no nĩ bata ũkorwo na magũrũ mega, na mũndũ ũratindĩka ĩĩ, akorwo ena hinya, na akorwo arĩte na akorwo ee mũhũnu. Na nĩ ekũrĩhia ũrĩa ekwenda. Na marĩhagia kũringana na indo ũrĩa cihana, na handũ harĩa haratwarwo.

Nyendete kũhũthira nduthi, tondũ wa mbere nduthi rĩ, ĩkũndũara harĩa ndĩrenda, ndĩgũtinda ĩkĩrũgama gweterera mũndũ ũngĩ, na ĩkũnguĩra mũrigo wakwa ũrĩa ndĩnaguo ndĩwika na mũrigo ũcio no wage kũũra. Na mũndũ wa nduthi rĩngĩ nde kũndũgĩrĩra, na ndekũndĩhia goro, na ndekũrega na cĩnji yakwa. Ũndũ ũcio ũngĩ, nduthi ĩkũndwara nginya hakwa nja. Gwĩ tũcĩra matatũ citahũthagĩra, nduthi nĩ ĩkũnginyia harĩa ndĩrenda na nĩ ĩkũngĩĩra harĩa ndĩrenda, na nĩ ĩkũnjeterera. Na mũndũ wa ndũthi ndekũnjarĩria rĩu ti ta ikanga. Ikanga rĩkũnjarĩria ũru tondũ rĩngĩ ndĩna ihenya, na ngari hĩndĩ ĩyo marenda ĩihũre, anjaríĩie ũru, anjĩre atĩrĩrĩ, ũngĩrambĩrĩirie thabarĩ ira. Kana rĩngĩ anjĩre kĩundũ gĩgũtũma ngoro yakwa ĩigue ũũrũ. No ndũthi rĩ, ndũthi ĩkũngĩra kuuma nyũmba, ĩndũare, na rĩngĩ ndĩmũhoe namba cia thimũ ndĩmũire ndarĩkia ũũ ndĩreka rĩ, no ũngĩre, na nduthi no ndĩmĩtũme mũrigo, ĩndehere nginya harĩa ndĩ. kuũguo niĩ nyendete gũthiĩ mũno mũno na nduthi.

Wa mbere, thirikari ĩno iitũ ya bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ ĩbatiĩ ĩige mũrĩmi kamũhari-inĩ ka mbere. Na ĩthikĩrĩrie makaya ma arĩmi. Na ĩtanathiĩ kũgũra indo na nja, ĩkamba ĩkagũrĩra arĩmi aake. Tondũ nĩ ũgũkora mũrĩmi wa Kenya, ahandĩte waru ciake na minji, na nyanya na itũngũrũ, no endagĩrĩa andũ a hau itũũra. Andũ aya a itũũra rĩ, magũraga ũũru, no mangĩgũrwo nĩ andũ aya a thoko ici nene rĩ, nĩ mekũgũrĩrwo wega. Ũkoraga thirikari ĩgĩtiĩ indo kuuma mabũrũri-inĩ ma na nja, ĩragũra goro, na no nginya ĩkuithie, ĩkarĩhĩra tigiti ũcio, na ĩkahũthĩra mahinda maingĩ. Handũ yũke he mũrĩmi ũyũ wa Kenya, mahũthĩre mburũka, moke magũrĩre arĩmi a Kenya indo wega, mathiaga mabũrũri-inĩ ma na nja, ũndũ ũcio nĩ ũhatagĩrĩria arĩmi mũno, na ũkona mũrĩmi wa Kenya nĩ mũhatĩrĩrĩku mũno, ona ndarona bainda. Wonaga thutha-inĩ athiaga gũtinangĩria ng'ombe mboga icio, kana thũkũma icio. Waru icio cigathũkĩra ikũmbĩ, na na thirikari ĩreti indo kuuma na nja. Nĩ yende arĩmi ao a Kenya, ĩtanamba gũthiĩ na nja. Tondũ ĩthiaga mabũrũri ta Tanzania nĩ kumaga nyanya, na itũngũrũ, na ndionaga nginya ũtiganu na cia Kenya.

Rĩngĩ mũrĩmi no etie indo cia ũrĩmi kuuma nja ya bũrũri. Indo icio cingĩkamũkinyĩra nĩ ciikaraga mũno. Rĩngĩ nĩ ũgũkora nĩ cithũkire o cikĩrikanio, na tondũ ona ndũĩ nũũ ũcio ũramwenderia rĩ, ciakinya gũkũ ciĩ thũku rĩ, ndehota gũcokia, ni athi hathara. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, nĩ ngarama ĩrĩa mahũthagĩra ya kũgĩĩra indo icio, na mahinda. Tarĩngĩ rĩ, nĩ ũgũtinio igooti ũkĩingĩria indo icio bũrũri-inĩ waku. Ũcio nĩ ũndũ ũhutagia mũno ũrĩmi. Ũgakora mũrĩmi ũyũ ona athiĩ kũrĩma rĩ, ahanda kĩrĩa aretĩtie rĩ, agathiĩ hathara tondũ kĩndũ kĩu rĩngĩ gĩtirauma ũrĩa areciria. Eka mathabu make rĩ, akona, hatirĩ ũndũ areka.

Gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa-rĩ, barabara nĩcikoragwo ciĩ thũku mũno, rĩu andũ aingĩ makuagwo nĩ nduthi. Nĩũkuona mũndũ wa nduthi rĩngĩ nĩegũthũkũma ta rĩngĩ ngiri igĩrĩ na magana matano, rĩngĩ ekĩre nduthi maguta ma ngiri ĩmwe, gwake kũrĩo ta ciringi magana matano, icio ingĩ-rĩ agaikia bengi, rĩngĩ nĩagaciruta agĩtwara mwana thukuru, kana rĩngĩ nĩarenda gwaka, kana rĩngĩ no anyitwo nĩ kaũndũ rĩngĩ ta ndwari kana mũtino wa barabara, tondũ nduthi ici nĩcigũaga kaingĩ, barabara cia gũkũ nĩ ndenderu mũno kũngĩhĩtia kure, kuoguo no nginya aige mbeca icio nĩgetha angĩona mũtino no ahote gwĩthondekithia kana athondekithie nduthi, tondũ nduthi hĩndĩ ĩyo wona mũtino nayo nĩĩthũkaga, ũguo no nginya aige mbeca icio, nĩgetha ũndũ ta ũcio ũngĩmũkora-rĩ ndakanathĩnĩke tondũ nĩegũkorwo ategũthiĩ wĩra ta thikũ cigana ũna koguo mbia icio nocimũteithĩrĩrie.

No nginya aambe ethe magetha maiganu. Okorwo nĩ ta waru arenda gũtũma, akorwo na ngũnia nyingĩ cia waru, mboga, nyanya na rĩngĩ itũngũrũ. No nginya akorwo na indo icio ciothe na cikorwo ciĩ nyingĩ, nĩgetha ndagathiĩ hathara ya gũcikuithia. Na no nginya acirĩhĩre magoti. Na no nginya indo ici, cikorwo ciĩ njega, tondũ citithiaga na mũthenya ũmwe, nĩgetha cigĩkinya cigĩkinyĩra arĩa maracigũra mabũrũri ma na nja ĩĩ, magakinyĩrwo nĩ kĩndũ kĩega.

Mũthemba ũyũ wa mbũri rĩ nĩ ũhũthikaga kaingi na kaingi kũruta magongona. Na no citwarwo rĩngĩ nĩ marathiĩ kuracia, rĩngĩ no gũkorwo na iruga ici nĩ cihũthĩkaga mũno nĩ cithĩnjagwo. Rĩngĩ nĩ kũrenda gũitwo thakame nĩ ũndũ wa hanĩkĩte ici nicio cirutaga wĩra ũcio.

Arĩmi macamania rĩ nĩ mohĩganaɡia. Mambaga magathomithio magacoka makoria ciũria na ũyũ utauma na ũmenyo rĩ akamenya. Rĩngĩ nĩ mũndũ ũrenda kwambĩrĩria kũrĩithia ng'ombe na kũrĩithia ng'ombe ti kaũndũ kahũthũ ĩngĩgakinya niya gukamwo ũtwarage iria ndĩri.O hau nĩho amenyagĩra ũrĩa abatiĩ kurĩithia ng'ombe, kĩrĩa abatiĩ kũmĩhe, ũrĩa abatiĩ kumĩrora. Ũcio ũngĩ nake rĩngĩ nĩ mũrĩmi wa mũgũnda he kĩndũ arenda kũrĩma na nĩ ararigwo ekwambia atia na ararigwo ekũhũthĩra mbegu ĩrĩkũ na ekũhũthĩra thumu ũrĩkũ. Nayo egũbatie kũhũra ndawa thutha wa ihinda rĩ igana atia. Ũgwo me hau me hamwe rĩ nimathomithanagia na makohĩgania.

Rĩrĩ nĩ ikũmbĩ, nĩ kũrĩ indo nyũmũ cigagwo nĩndũ wa matukũ mokĩte. Aya nĩo mathiaga kũgũrĩra arĩmi aitũ, makamagũrĩra mbembe iria marĩkĩtie kũgetha na mboco, magoka magaciga haha, rĩu kambũni ici nene cia gũthondeka mĩtu ya ngima, ya ngano, gũkũ nĩkuo magĩraga indo kana o makamatwarĩra.

Ĩno nĩ natharĩ ya mĩtĩ, na nĩ ĩrĩkĩtie kũneneha, rĩu ĩbatiĩ ithathaũranio, o mũtĩ ũthiĩ ó irima rĩayo na ĩtigithũkanio nĩgetha mũtĩ ũcio ũkũre wega. Ũngĩenda gũthondeka ũũ, mũndũ oyaga karatathi agekĩra tĩri agacoka agekĩra mbegũ na agabanga agacoka agaitĩrĩria maaĩ. Thutha wa thikũ cigana ũna rĩ, agoka akarora kana mbegũ ĩyo nĩyumĩrĩte.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩũthũire mũno. Tondũ haha nĩ haroneka, he harĩa habatiĩ gwĩkĩrwo gĩko kĩu, no nĩ ũrona mũndũ aroka tu agaikania oro ũguo. Tondũ ndaramaka. Wa mbere, ndĩũthũrĩire tondũ rĩngĩ, no ũkorwo na kana kanini, kana kau nĩ hingo kareruta gũthiĩ. Na kana gakĩruta gũthiĩ nĩ gakoragwo na mahenya mũno, rĩngĩ nĩ goka gakaingĩra haha gĩko-inĩ gĩkĩ, gakambĩrĩria kũrogata kĩndĩ gakĩrĩaga. Na no gacamanie na gĩko kĩũru gĩtangĩhota kũgweteka, kana gĩcuba, gĩthece kana kau. Kana ona kĩmũti, kana ona kagũe ũru kagiĩ na gĩko kĩingĩ gũkĩra kĩu. Niĩ ũndũ ũyũ ndũngenagia. Andũ mekwendwo magagĩcokanagĩrĩria hamwe, tondũ ũũ ti mwana ũtete haha ũũ nĩ mũndũ mũgima.

He bata mũrutwo kũruga na ngũ. Tondũ ti hingo ciothe mũndũ akoragwo na mbeca. Rĩngĩ mamenyerete o kũruga na ngaci. Ngaci ĩyo nĩ yathira, na hĩndĩ ĩyo mũciari rĩ tarĩngĩ ndarĩ hakuhĩ, kana ndarĩ na mbia. Na kĩrĩa kĩ hakuhĩ rĩ, nĩ ngũ. To rĩngĩ ona ngaci nĩ ĩthirire ũtukũ na kĩrĩa kĩngĩoneka gĩa kũruga nĩ ngũ. Ũgakora mwanake ũyũ kana mũirĩtu, ndoĩ kũruga na ngũ. Ona ndoĩ gwakia mwaki, ona ndoĩ gwakia njiko. Ũguo he bata mamenye kũruga na ngũ to nĩ gĩũkaga gĩtaraire. Mũciari no one, kana aage. No akorwo ee hakuhĩ, no akorwo athiĩte kũraya, na rĩu ndarĩ na mbeca. Na ngũ nĩcio ciĩ ho, mabatiĩ maruge nacio níĩmarutwo.

Gũkũ rita ya maaĩ rĩ, yumaga ciringi ithano. Rita mĩrongo ĩrĩ rĩ, ĩyo nĩ ciringi igana rĩmwe. Na maaĩ nĩmo tũnyuaga tũtingĩruga namo. Na maaĩ ma ithima rĩ, mau nĩmo tũrugaga namo, gwĩthamba kũhũra nguo. Na kaingĩ nĩ tũmekagĩra ndawa tondũ maĩ maya matithereraga, makoragwo makirĩte ki. Kuũguo no makorwo na mĩrimũ mĩingĩ. Kuũguo nĩtwikiraga ndawa nĩgetha matigatũthũkĩre na mahote.

Rĩngĩ mũndũ nĩ auma taũni ya kũraihu, harĩa aigĩrwo nĩ ngari rĩ rĩngĩ nĩ haraihu na harĩa arathiĩ kuoyera ngari ĩyo ĩngĩ. Rĩu andũ aya a gakari gaka ga gũkururia ĩ, makoragwo marũgamĩte hau, metereire mũndũ nĩ getha mamũteithie mĩrigo ĩyo na rĩngĩ ũyũ ũrakuĩrwo mĩrigo ndoĩ harĩa arathiĩ kuoyera ngari, aya nĩ mamateithagĩrĩria.

Ũkĩhingũra ĩno bengi rĩ, mũndũ ona ndabataraga mbeca. Kũhingũrĩrwo nĩ tũhũ. We ũkenderea kũiga mbeca ciaku, ciakinya mũigana ũigana ũna rĩ, ũkahũrĩrwo maita na ithatũ, ũkaheo ngombo, rĩngĩ ũgathiĩ ukambĩrĩri kambiacara na ũrĩrĩhaga o kahora kahora, na gũtirĩ mũndũ ũkũmenya wĩna ngombo, aya matitindaga magĩthi kuuga. Na nĩ mateithĩtie arĩmi mũno.

Kwĩ andũ amwe nĩ manyitaga, makamenya mũndũ nĩ mũndũ, na gũtirĩ mũndũ ũtangĩka mahĩtia. Na kwĩ angĩ maugaga atĩ o matihĩtagia. Ndiuĩ kana makoragwo marĩ araika? Rĩu ũgakora rĩngĩ nĩwacamia irio icio cumbĩ, na ti kwenda ũkwendaga, ũgakora andũ amwe nĩ manegena. Na angĩ makarĩa makirĩte ki na mũndũ akarĩkia agathiĩ kũrĩa arathiĩ. No aya angĩ, magũtinda hau na inegene.

No nginya ũkorwo na taurũ. Ũkorwo na karaĩ gaku, na maĩ, na thabuni, na kĩndũ gĩa gwĩkumutha, na taratari ciaku. Warĩkia ũguo, wambie gwĩthamba. Warĩkia gwĩthamba rĩ, nĩ ũĩ nĩ ũgũgĩthi gwĩkĩra nguo.

Nyendaga kũrĩha na thimũ, nĩgetha mwendia ũcio rĩ, rĩngĩ no arehe thĩna auge ndinamũnengera mbeca. Ndamuonia ndĩ ndarĩha na thimũ rĩ, agetĩkia. Tondũ ingĩhĩtia ndĩmũnengere mbia iria ciĩ moko citukane na cia andũ arĩa angĩ, ekuga ndinamũrĩha, rĩu ekũnjĩra ndĩmũrĩhe maita merĩ. Na handũ hau no harehe ngucanio na harehe thogothanio, hakuhi ona andũ marũe na maitane thakame. Rĩu niĩ nyendaga ngarĩha na thimũ kana ngarĩha na kandi yakwa ya bengi, nĩgetha gũtikagĩe na gathĩna.

Niĩ nyendete Safaricom. Nĩ tondũ ĩhũthĩkaga nginya mabũrũri-inĩ ma nanja, arabu andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra Safaricom. Ũkoraga mũndũ nginya ena ta raini ithatũ cia Safaricom, na rĩu ona gũtũma ũngĩenda gũtũma mbia na Safaricom cithiaga ndagĩka citiikaraga. Na ũngĩtũmĩra namba njurũ he ũrĩa mũndũ acokagia. Na watua kũhũrĩra mũndũ ndĩikaraga ĩthiaga ĩthiĩte.

Ũndũ ũmwe athuri matihotanagia maũndũ meerĩ, mũthuri ndangĩaria akĩrĩaga. Nĩ ambe arĩkia kurĩa kana ambe arie, ambĩrĩrie ambe arĩkie ũndũ ũmwe. No atumia, nĩmakoragwo na ndeto nyingĩ, ũrakora hĩndĩ ĩo ũrahe mũthuri irio-rĩ, nĩguo ũrambia kumũĩra atĩ; na ndũrĩhĩire ũrĩa bithi, ng'ombe nayo nĩ nĩ nĩ ĩciarire kana rĩngĩ ng'ombe ĩyo nĩ ĩrarenga iria, ũkambĩrĩria hau kũmũhe mũceneneko wa andũ a itũra, atĩ nĩ ũrona ng'ania ũrĩa arekire. Mũthuri ndangĩhotanĩria ona nĩ ekwaga tamaa ya irio cio acitiganie hau. Rĩu mũtumia abatie areke mũthuri ambe arĩkie kũrĩa, arĩkia kũrĩa-ĩ amwĩre he kaũndũ ngwendaga gũkuĩra, he kaũndũ ngwendaga tũbange. Rĩu hĩndĩ iyo mũthuri ũcio nĩ egũthikĩrĩria wega, no rĩu akĩrĩa gũtirĩ ũndũ angĩigua.

Wakinya ũtukũ rĩ, gũtirĩ ũtheri ũngĩ ũngĩteithia mũndũ, tiga o wa thitima, to nĩ ũkoragwo na hinya mũingĩ. Rĩngĩ no ũkorwo wĩ mũrĩmi, tarĩngĩ wĩna tũcui tũnini. Na tũcui tũu nĩ tũrabatara rũgarĩ nĩgetha tũtigakue, kana kũrwara. Rĩu no nginya ũkorwa na thitima. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ, rĩngĩ wĩna ng'ombe nyingĩ, na ng'ombe nyingĩ cia kĩrĩu, cirakamwo na macini. Na macini ĩyo nĩwona no nginya ĩhũthĩre thitima. Rĩngĩ nĩ ũrenda kwĩrorera mohoro kana gũthikĩrĩria ibindi ndũngĩhũthĩra kĩndũ kĩngĩ no nginya ũkorwo na thitima. Rĩngĩ kwĩna andũ makamaga ũtukũ, nĩwona ndũngĩhota gũkama rĩngĩ na toci, ũkahũthĩra ũtheri ũcio wa thitima. Rĩngĩ ũrenda gwĩkĩra thimũ yaku mwaki-inĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ thitima no yo ũkũhũthĩra.

Njĩra nyendete ya kũiga mbeca ciakwa rĩ, nyendaga kũhingũra bengi. Hingũre bengi itiganĩte, nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa ngabatara ngombo rĩ, bengi nĩ ĩkahe ngombo na gũtirĩ mũndũ ũkamenya, na nĩ maheaga mũndũ kahinda kaiganu ga kũrĩha. Ti ta ikundi ici ingĩ, ũngĩgeria kuoya ikundi-inĩ ici ingĩ mbeca, ũcoke ũremwo kũrĩha, mokaga gũgũtaha na nĩ thoni nene mũno, na mokaga mũthenya. No rĩu bengi, bengi no nginya ĩkũhe kahinda na ĩmenye nĩkĩĩ gĩtũmĩte ũremwo nĩ kũrĩha. Rĩu niĩ nyenda kũiga mbeca bengi.

Kwĩ hingo mathĩna macerete gwakwa, ciana cikaingatwo thukuru, mũthuri agabutwo wĩra. Ngĩririkana nĩ ndĩ mũrata na mũrata ũyũ nĩ tũteithanagia mũno, nĩ twakombanagĩra mbeca na gũtirĩ warutaga mũndũ ũrĩa ũngĩ nanja. No hĩndĩ ĩrĩa ndathire ngĩmũtarĩria mathĩna makwa tondũ ndiakĩmũhithaga, nĩ angombeire we na ngĩthiĩ ngĩrĩhĩra ciana thukuru na iria ciatigarite ngĩka tũmaũndũ ũtiganĩte. Acokire gũthiĩ kũnjambia atĩ mũthuri wakwa nĩ arabutirwo wĩra, kwanza akĩhenania atĩ nĩ kũiya aiyire, na ciana nĩ nyingate cukuru, atĩ ona nĩwe ũratũhe gĩa kũrĩa. Rĩu handũ arie ũhoro wama rĩ, athire kuongerera cumbĩ. Niĩ ũndũ ũcio nĩ wandakaririe mũno rĩu nginya niĩ ngĩtigĩra gũkombaga.

Mũhunjia nĩ baba wa kĩroho, na Ngai nĩateithagia mũhunjia kũgĩa na ũmenyo na gũtaũkwo, nĩgetha ahote kwarĩria andũ ona ciana. Rĩu rĩngĩ mwana no akorwo ena mathĩna make, mũhunjia ũyũ nĩahũthĩkaga kũhoera ciana ici na gũcithomithia na gũcihingũra maitho na gũtũma ciĩtigĩre Ngai, na cimenye nĩ kũrĩ muoyo na nĩ kũrĩ mwaki.

Wa mbere, mwana ũcio ena kĩhoto gĩa gũthoma, nĩ abatiĩ agathiĩ cukuru. Na nĩ abatiĩ kũrĩa, na mwarimũ nĩ abatiĩ gũthikĩrĩria mwana ũcio. Rĩngĩ mwana ũcio nĩaragerera mathĩna kuma kwao mũciĩ, rĩu mwarimũ nĩwe ũbatiĩ gũteithĩrĩria mwana ũyũ, tondũ mwarimũ nĩwe ũtindaga na mwana mahinda maingĩ gũkĩra mũciari. Ta rĩngĩ mwana ũyũ e cukuru cia gũkomwo, rĩngĩ monananga na mũciari mahinga cukuru. Rĩu mwarimũ nĩwe ũbatiĩ gũthikĩrĩria mwana ũyũ amenye kĩrĩa kĩramũgerera. Na aciari magetahwo mũcemanio, nĩgetha ciana cikahota kũĩrutũrũra kũu, tondũ gwĩ ciana imwe ciĩtigĩrĩte aciari, rĩu ci cagũraga mũrutwo ũmwe, mũrutwo ũrĩa ũtaretigĩra, agathiĩ agathoma maũndũ marĩa ciana cikwenda ciĩkĩrwo, aciari magathikĩrĩria na makaranĩria na mwarimũ na ciana cigateithĩkĩra hau.

Wa mbere ngabana nĩ abatiĩ kũmenya kana thibitarĩ iria ciĩ gĩcigo-inĩ gĩake cina ndawa cia kũigana, na agatigĩrĩra ma ndagĩtarĩ citinagoma, citinatiganĩria arwaru, ũndũ ũcio ũngĩrĩ, nĩ mathukuru, ngabana nĩ abatiĩ atigĩrĩre, cukuru ciothe nĩ nginyanĩru, cina irathi cia kũigana, na ciĩna cioro cia kũigana, na arimũ akũigana, na gũtigathiĩ ũndũ gũtuĩke arimũ aya nĩ mekũgoma, ũndũ ũcio ũngĩrĩ, ngabana nĩ abatiĩ agatigĩrĩra icigo ciake, barabara nĩ njega, nĩ ũndũ kwaira nĩ gũthũkaga mũno, andũ nĩ maremagwo kũmĩra rĩngĩ mũrĩmi nĩ egũtwaraga kĩndũ gĩake thoko gĩgacererwo, gĩkaga kũgũrwo, nĩ wona mũrĩmi ũyũ nĩ egũthiĩ hathara, ngabana nĩ abatiĩ arore ũhoro wĩgiĩ barabara.

Mĩtĩ rĩ, mĩtĩ nĩyo ĩgucagia mbura, na kũngĩaga kũhandwo mĩtĩ nĩ kwagaga mbura. Rĩu mĩtĩ ĩno ũkoraga yagũcia mbura mĩmera nĩ ĩkũraga na nĩ ĩheaga mĩmera thumu na nĩ ĩheaga mĩmera kĩruru. Rĩngĩ mĩmera ĩyo rĩngĩ kwĩ mĩmera ĩtendaga riũa, yendaga kaũhehu, rĩu mĩtĩ ĩyo nĩ ĩteithagĩrĩria na mũmera ũcio ũkaikara ũrĩ muoyo.